Ee ore enasiai nadolita tene, naa esiai etipat oleng' temurua ang' ormaasai, amu ore enchatare, naa kilepunye ninye maendeleo enkop. Ore enkae, nipang'unye yiok tenapa siai ang' o manyatta, ore apa enasiai o manyatta na tenesha, neeku enyamali ninye kwanza ,enkirragata onkajijik, nenyamalu iltung'anak. Neeku kasidai ena, enetipat oleng' enasiai enchetare. Ore si enkae, nilepunye maendeleo tonkwapi ang' ormaasai, neeku tenelo tanakata pa ilomon, neeku ore lomon, neeku ore lomon neekini yiok ilomon, neeku enetipat oleng' enasiai tenkop ang' ormaasai.

Ore enasiai nadolita naa esiai enchetare, nesiai etipat oleng',ashu tiatua nkwapi ang' ormaasai, amu keyau maendeleo enkop, nilepunye si yiok talapa kuak labg',tanapa kuti ajijik ebofulo, yiolo ajo eetae apa nena kuti ajijik naa tenesha neeku enyamali, kelo nilutoo nelutoo enkare, nelo si nejing' intokiting neeku tenelo nye tanakata pariku iltung'anak, neshaiki iltung'anak. Neeku mpaka nitokini ainyang'u lapa kardasini, neeku ore enasiai nesiai etipat oleng' tiatua inkwapi ang' ormaasai na enetipat tenkishui oltung'ani, nitodolu si ajo ore taata kisuma nkera, neeku nakeponu nkera neeu maendeleo ,enasiai enkisuma naawua enasiai.

Ebae etipat ena oleng' tenkop ang', amu eke eh adolta ajo oltanki lenkare, na keshumaki yiok enkare. Ore enkare na entoki etipat oleng' tenkop. Meeta entoki duo nabo naidimi nai ataas metii enkare. Neeku kadolta ajo ebae etipat oleng' amu, kitataan ninye enkare, neeku keeku naa ketumoyu ake enkare, ore enkare na entoki nasishore pooki toki amu keeku naa keok inkishu, keok iltung'anak, neesieki nkulie baa kumok. Eniu nishetisho, netaa enkare intumia. Neeku ebae etipat oleng' ena, tenkop ang' oleng', na keyau maendeleo sidai, naa oleng'.

Adamu ntokitin kumok oleng tanadol ena, amu ore nye nakadolta ajo enkiteng e grade ena ,ore ena na keeta ninye ore enakiteng na kadolita ntokitin kumok oleng amu kadolta aa kidimai nai kegirai apuroo enakiteng, irpurisho kulo loenekini peepuo amir, nidimai sai paa olopeny oltungani oltimira nemiraki olikae aramatani oloito naa sinye alo aramat, idimai sii ake na olopeny ogira aidurie enkiteng enetii nkujitAa kegira aya likae shamba neaku kidimai sii neaku inatoki enkitengenaoleng neaku kidimai ore enatoki naa tonaa nonaa aa aa nona adolta tinewueji.

Ore ena bae nadolta tene naa kaitushi intokiting kumok oleng',amu ore ninye enedukuya naa keng'as aku kadolta irpaek, naa ore irpaek naa endaa. Amu ore irpaek na nye epukunye enkurma, kila aina. Kaidim atimira kulo paek, natum impisai. Kaidim atimira kulo paek, nakesu nanya. Adalta si aitoki eare, na kadalta udongo sidai arashu empolea sidai, naa ore si teniun irkeek lijo kulo, na keeu empolea sidai, neeu hewa sidai, neeta si irkeek oloip. Na keeu si duo nai enchan metaa tenelo taata pesha nemepaash enchan inewoi, neeku kaitiship inye ena oleng' tenadol enabae. Ore ewoi na keeku oloip, neeu enchan, neeta irmatunda, nitoki aku keeta endaa, neeku ina adalta nena tokiting esiai naitiship tenewoi.

Eh ore nai enaiko amu kadolta ajo ore ena nesiai enkiremore, ashu eunoto orkeek, na ore enaiko peyie aisum oltung'ani, naa ore entoki nabo edukuya naa ping'asa aitodol enaa eniasita, anaa enaasita nanu, naliki esidano enye arashua muhimu enye, enasiai. Na keeku naa taata atum aisuma ele tung'ani, na ing'asa aisum e esidano enasiai arashu ebae etipat tenasiai, naaku naa patum aisuma oltung'ani.

Ore ena, naa enetipat enabae oleng' kadolta ajo ore ena na ijo mpuka ekienyeji, na keeta enetipat oleng' amu endaa nanyai, endaa oltung'anak, na keeta greens na kekisaidia tosesen loltung'ani amu keeta osarge. Ore si enkae, naa endaa si onkishu. Ore enkae naa, yiolo ajo ore ewei nenyori, na kesidanu oleng', amu keeku ninye ketii hewa sidai, neeku enetipat ena enatoki oleng' naa nadalta tene.

Ore ena naa esiai enkiremore, oloshi tokiting likijo irnyanya, na endaa sidai. Na ore enikunari ore amu ore enkop na kirowua, neeku mikintoki yiok apik enda nasari arashi aitoipoki elde kardasi. Keturi duo ake taata olchamba, niremi aitobiraki esidai, nepiki enkop, neleeni naa neleeni enaa oshiake endaa, neoshi olchani, neeku nejia ikunari.

Ore ena nadolita naa ene tipat oleng' amu adolta ajo kermoilak kulo, ore irmoilak naa kejing' atua udongo, ore peejing' atua udongo, arashe ena terit naa kitobir ena terit, nitopir ena terit, neeku ore nai ene ndaa ee tenetumoki apik endaa naake kesidanu ena daa amu keeku naa keeta keeku naa taata enoto lopir lenkop. Neeku keeta udongo sidai netum embolea sidai neeku ee kitopir ninye naa esidano naa nadolta nanu ajo kesidai te murua ang' te siai enkiremore.

Ee kaidim atolimu atejo ajo kanyioo nagira aasa tene. Kadolita ajo ore ena naa olchamba le nasari. Either keunitoi impoosho, nidimayu inkera esukuul kuna naata entoki nagira aisuma, ebaiki naa ne agriculture, ebaiki naa Research ,neeku kegirai taata aiteng'en eniko tenunisho, teneremi endaa aina fulani, ebaiki naa mpoosho kuna, ebaiki naa irnyanya, ebaiki naa seeds yoyote, neeku ninye entoki nadolta ajo kegirai nagira aasa naa tene tenapisha nadalita tenewueji.

Kaidim nanu aishoru sababu atejo manyorr ena, amu ore enatoki nadolita tene naibung'itai naa enkiti aina, enkiti taata nanyori oshi naman olchani, naijo keitayu taata molds naa tenejing' olchani naa kesej aa keroku ilo shani neisirkiinyu, neeku meitoki ninye ilo shani aaku keishu sidai neitoki sii aku menyorr naa nkishu. Neeku madolita nanu maana enatoki, meeta maana pii amu ore ninye enkae naa kelelek eye ilo shani ore enkae nemenya naa nkishu naa ore entoki nemeeku naa meisaidia tesiai enkiremore nemeeta ai toki naisaidia neeku meeta maana pii, neeku kadolita ajo manyorr pii tenkarake ore olchani ojing' naa kesej eurori ilo shani.

Ore tenadol enatoki naa kaitadamu nadol, kaitadamu tenadol iltokiting' oji i fruits oji ovacado ,neeku ninche adolta tene. Adolta ajo esiai olchamba, nadol ajo esiai naitadamu lelo tokiting' oji ofakado, na endaa namelok naa ina lolo tokiting oleng'.

Ore pemibelekenya enasiai tenkop ang',naa intokiting' are. Ore enedukuya na ore enkop ang',na tening'or na kakinyi ewoi fertile. Kakinyi nai ewoi nidimi aterem ataas enkiremore tenkaraki enkop natoyio, enkop na enkiti wei ilo aje duo ainepu naremoi, neeku ninye nai sababu edukuya peme pemeibelekenya enasiai tenkop ang' nijo ena. Ore enkae ebae eare, nesiai enkare, ore enkare na ewei nebo nai idim enkare aimu, neeku eneshida nai enkare naidim aikuna iji metaa mibelekenya enasiai.

ore ena naa enetipat oleng naa ne enkipirrta eh, sidai oleng tenkarakia ore ena naa kadalta ajo irmayai kulo lenkuku wore irmayae naa endaa nanyae indim atadanyu niwok nidimi aishoo oltung'ani taata ining enkerai naji kejipa ena kerai keeta shida orgoo nishori naa ore ake peewok adake nining eji ishiwuo ore enkae nindim aefraya ateyierr mayai boil ninya oltung'ani indim sii ashomo aefraya enaa enchapati ninya ore enkae naa kidim naaji neitoini neiu enkuku nifuga neeku enkae sidai oleng keeku naa taata embaye eramatare naa kisaidia iyiok enaake.

Ore enaikuni teneitobiri ena siaai naa ore enedukuya naa esiai enkare, ore ake peeku ketii enkare naa ninye naa naas ele kasi. Ore enkae bae naa peepiki mpolea, amu ore peepiki mpolea naa ina mpolea naa eunieki ntokitin, neitobiri aitobiraki metaa naa taata kasidai environment, ore enkae naa peikarri metaa ore naaji ntokitin nkishu, ilowuarak losero nemedooki naa taata aang'err. Ore enkae naa peudi mimea aaisho olchani lenye, neitaasi naake nena tokitin naifaa peitaasi esia olchamba, peeku ikesu endaa fertile peekitum naa aisaidia temirare tenaa ninye ijo piinya, nikitumoki aisaidia tenkarake anaa enkoshoke ntokitin naijo nena.

Ore enaikunari enasiai temurua aang naa mikiata nye yiok ena nadungdungu nji amu akira kulo pastorist naa enkidurdur anaake neaku medungo enkop ang neaku ore enkop ang na keisuari ake nkishu naa olosingo obo ake ejing nkishu neaku duo taata ore eleoingoni oarisho oleng neibainari meahomo enkae enga, neirag inaang ngolongi are ambaka uni ometapalata naa neaku mekidungdung yiok aikunaki nji amu ore nkwapi aang nemedungo olchambai lang neaku keisuari ake nkishu adaa esidai nidapashari neaku mikiata yiok ena nadungdungoki amu adol ena ajo kitau entoki naji padlock.

Ore enkolong' e adamu enkolong' nataasa enasiai ah, ore taata ena naa, ore ake iworwor kila aina ormatunda, apik enaa, enaa irnatunda, enaa kitunkuu nipik ewei enye, tenaa irnyanya nipik ewuei enye, tenaa, tenaa irnyanya nipik ewuei enye, tenaa orfakado nipik ewuei enye, neeku adamu oleng'.

Ore enaikoni tenitobiri ena naa, keuni tolchamba. Neeku king'urakini ake duo taata empolea, neuni seeds enye, neeku nikunari nejia, neeku duo ilotu naa apik enkare, newosh olchani, nirrip naa taata, neeku gira aramramat, naa metaa emetaa kuna ilmatunda, nilotu naa ala amir, arashu ilo naa aibekekenyie ai toki nishomo aibelekenyie.

Ore enaiko peyie anya ena enadaa, naa ore enedukuya na kang'asa ayandaa esidai. Naitobir, napik spices enye enaa enaikunakino, aiteru eyiarata enedukuya step edukuya, step eare, eneuni, nikunari nejia, ometaa naa omainasa taa endaa sidai.

Ore maendeleo nau nanu nadol tene, na kayieu nadol maendeleo matejo taata metaa teniata olchamba, sapuk, nidung' inkujit ele shamba, nipik store arashu nirragie, pa ore tenkata olameyu, nincho nkishu minasa, pe neeku naa taata milo ainyang'u nkujit arashu minyamalu oleng' teneeku naa enkata olameyu. Neeku ina nanu ayieu nadol pitobiri, netum pooking'ae oota egolon arashu tenemeeta egolon, netumi, nelo serkali aisaidia iltung'anak arashu netum nai enaa enaata olturrur enaa, enaa organisation yoyote, peyie etum na ataa manufaa teyiok.

Ore enaiko pee ibelekenya ena naa, ore enaiko pee ibelekenya ena naa, teneeku enkop nai matejo naboisho, ashu teneeku naa kaata nanu egolon, naas esiai nijo ena naisaidia, naifyeka enkop, napik kuna kujit store, nalotu nalo amir, aikunaa naa nejia.

Ajo nanu aishoru nanu sababu ajo, kanyor enabae, na kanyor oleng' amu, ore ena naa endaa ontare endaa onkishu, endaa onkerra, naa keyau si hewa atua yiok, neeku kisaidia yiok oleng' ena.

Ore ena naa enetipat ena oleng' tesiai enkiremore neisulaki ena naji enekitunguu, amu meetai hoo endaa nainosayu metii kitunguu, neeku ore ena naa keeta faida oleng' tolosho lang' arashu temurua ang', arashu aisidai tenias amu ekiingizaki ninye ropiyiani naa ore ropiyiani naa ekiasaki mbaa kumok. Ore ai naa ore kitunguu naa keitorropil endaa, neeku keitobirr oleng' neeku keeta, keisidai oleng' ena tenias ena.

Ore eninko pinteng'en arashu pisum oltung'ani enasiai, naa ore entoki edukuya na ping'asa yie aaku, aaku mfano sidai, arashu aitodol ninye umuhimu arashu esidano enasiai, niasita. Neku ore ena ore esiai edukuya ning'asa adol ajo kanyioo faida natum ele tung'ani tenees enasiai, naa kanyioo etum tenees enasiai. Neeku, ore esidano entoki edukuya naa ping'asa aitodol iyie openy, ning'asa yie aku mfano nabo sidai, teyie petum ele tung'ani aelewa arashu pitum naa taata yie aiteng'ena ele tung'ani.

Ore eninko pinya ena, amu ore naa orkikua. Ore orkikua naa, kiremi naake taata tolchamba, ore nko pinya na iidim ake atikinyu nena kinyat, ninya ake enaa kawaida, akiny, si tenaa enkare sidai nimbibi, ninang'aa naa nena kinyat, ninang'aki olchamba, nintoki nkishu aitoki sinche aaku endaa onkishu. Aidim si nai nimir. Ore pimir, nitum iropiyiani. Amir ake duo taata etiu iji. Nidim ake si teniata emashini napkiki, nepoi aikanyikany, nitaunyeki sukari. Aitumia naa enabo entoki na component arashu entoki nabo naidimi aitumia, na ninye itobirunye sukari.

Ore paa enetipat, naa irmatunda naa kulo. Ore naa kulo matunda, nidim atikinyu, ninya, nenya olorere tiang',arashu idim nake atikinyu naa nia esokoni, nimir, nitum dii ropiyaiani, nilaaki nkera sukuul, niilak na nkulie bilini kumok amu kumok doi biilini. Ore enkae, na ore ele hani ninye na kisaidia tolmatunda, nikintoki aisaidia toloip, nikisaidia tinye peyau enkijape sidai olchamba lino, neeku tenelo tinye nai peeku enkata olameyu, na kisaidia ele shani oleng',ni vuta natenchan, netum hewa sidai te environment.

Ore entoki nagira aasa tene, naa, akegirai etaremoki naapa olchamba, neeku endaa, ebaiki naa majani ena, ebaiki naa mpoosho, ebaiki naa miinji, neeku ore entoki nagira aasa tene, na kegirai na taata akesu, arashi egirai aitayu entoki naji ejiati, kake kadolta enaa ekigirai aas, kegirai akesu naa taata olchamba aoku endaa aitayu endaa, nepoi apuo amir, arashu epoi apuo anya, nepoi anya ai. Neeku naa taata inatoki nagira aasa tene.

Ore enatoki nadamu tene naa adamu adolita Ajo aina Kuna ebata naa kadamu ajo ore ena naa kidim eeh kidim ninye ena ayau faidani are amu ekidim aishoo irmosorr . Nitum lelo mosor nimirr ,idumu si lelo mosor niok ,nindim atadanyu Nia's Ina biashara niaku naa taa ingira aifuga Kuna tokitin nimirr.

Ore eninko tenisum oltungani naa inji nai Nanu aiko. Kangas ninye aitengen ee umuhimu arahe esidano ena ,enaa teniun ele Shani oshi outayu irmariko ,ningas naa aas entoki naji uprooting . Yani ingas aas clearance ,nikilia enkop ninya esontokitin ,nitur engumoto nmetaa ore enkata nemetii enchan ,nitum atubukoki enkare naa taata najing ene weui .

Ene tipat ena siai enkiremore ena e paipai . edalta Ajo paipai ena naa ene tipat oleng amu ore ene dukuya naa en'daa ninye openy kwanza. Neitoki aaku ,ekintobiraki iropiyian amu uun taata tolchamba lino ata teneeta garama ,niun te garama ino ,nilotu iyie nilo amir . Nimirr enkilo stini ,nitum iropiyian nisumie inkera ,nintaas nkulie baa pookin kumok neeku ene tipat oleng te murrua.